Igeranio ithatũ iria ũrabatara gwĩka cukuru wa gũtwarithia ngari ya Spurs, wambere nĩ kĩgeranio kia kwandĩka, wakeerĩ nĩ kĩgeranio gĩa gũtwarithia ngari nĩkĩo road test, gĩa gatatũ nĩ kĩgeranio kĩa mwanya, kĩrĩa gĩkoragũo nĩ okorwo ũrenda kwongerera kĩrathi kĩngĩ kĩa ngari.